Serikali ko Boise inguni huduma centers ako Boise ecitizen eng services che konu eng huduma centers komii kiboitinik che terter si komii kiboitinik che konu ngalek ab ecitizen che Kono services ko kii neyache koyai serikalit Nguni ko kotrainen chito nemitei huduma centres agoboisei ecitizen komie sikorii korkanyo chito komuche koarorchi akomwachii kolechi kiae kouni ak kouni ko kiit nee nyoluu saidi konyor chito nee igutos lughait ana igutos biik ab nyotok kotko kipsigisindet anan ko mitei komastab kipsigis kobiik che nyache komii nyotok ko kipsigisiek sikor kii arorchi komie kerker ko chito nee nyos anan ko nemining ako masoman kit age sii komuch koarorchi biik chemeche service chotok komie

komong ortinwek chachang cheimuch koboisie serikali kokoito anan kobarta boisionik kwak en nguni kokokoboisie bik social media anan pagisiek chebo boror kou neta kou tiktok kou facebook komuch koboisie serikalit che koalda boisionik kwak akoborchi bik tuguk cheimuchi keyai namuchu oleimuktoi konyorchigei boisionik cheterter nrbo aeng ko eng e citizen kokoboisien konet bik akobo nyumnyumindo komuchi konyor boisionikab serikali chechang chebokobo chu alak cheterter konoto nekaboisie serikali nebo somok ko eng kasisiek imuch chito nemi ine serikali koalda kasisiek kokoito tuguk alak cheikoitoi en pagisiek chebo boror ak kit aketugul nemoche koai serikali kondoi yotok koborchi biik

En inyuni koimuch icheng permit anan irenewen permit neny'ung'et iboishen oret ab muswong'notet nebo kasari en oleimiten, kit netai koyoche ichut e-citisen anan itou pagit nenyung nepo e-citisen, ko yechut ko iselecteni on services ana ng'ot national permit nenyung anan ko bo county ichut yotet, ko yechut yotet kokit netai ko ng'ot ireneweni permit ko yoche inde details nepo biashara nenyunget anan renewal ak kitye inde permit number nekibo permit negobegu ko yende permit number negobegu i inyit renewal.ko en renewal ko kit nekimokyingen ko ID nengunget i nambait, aya kit nerube ko yoche ilipan rabishiek nepo permit negireneweni, yelipan rabishit ke gonit receipt number igany any kototung kekonin response ko kokomong permit anan ng'ot komomong'u, ng'ot mongu kiyogun anan ng'ot momong kekonin amune sikaikomomong'u ko ngot ko mong'u kiyogun ak kityo kiyogun pdf format konyo email nengunget i idownloaden ak iprinten.

Yon ipangani chepkondok koyoche isip oratinwek somok, kit netai ko tukuk chemokyini ala tukuk chelazima imokyinike cheu amitwokik ,ngot ilipani kot koyoche ilipan kot, ngot iale amitwokik tukchekyome, ilipanchin look sikul, ilipani kit agetugul neelipani kit nalazima imokyinike en sobet kion yoche iyoe koche ipchechi nusu nepo chepkondok cheetinye en betunotet. Ki nepo aeng ko kebebertab somok en bogol anan kebebertab sosom en bogol kotukuk chon imokyinike lakini malazima tukuchuton ko tukuk cheu credit, tukuk ngo kokomii ele kemoi itaren alan tukuk changamakolazima chon imuche istoenge en sobet ko yoche kokebeberta nepo sosom. kebebertab angwan konepo twenty en bogol kebebertab tiptem en bogol kotukuchu ko rapisiek cheyoche isaven sikotoretin en taa yono so kotukuchutany cheyoche irip ipongani chepkondokuk.